Bo komonut keyai boisioni sikopoor atebet ne kararan en ole kiyaen boisionik cheuu mung'arosiek anan en ofisisiek sikomuch kochang'aitu kastomaek chebwane oleimiten kotiengei atebeng'ung' ak kalokutiguk che karoron en atkai tugul.

Mochome boisioni amun yenikitowendi kokotiet ne kiloo, komoyon ketikab garisiek komoche age tugul alany garinyi, ye kimuch kobit ngusetabgei neo en kwenutab icheket, agoi koumian akenge en icheket ne kimuch kelapatee konyor konyoiseet nemi barak.

Machome boisioni amun kitun ager chito nekikochop kouniton kowalak togoch nemekenoe chito kele ki ng'o agosich mook chekipolpolu peek en togoch nekiyach kelenchi inendet kwo kerichek si konyorchige kanyoiset

Anoe Murkomen, tinye komonut inendet en boisionikap sirkali nepo ripsetap kalyet en emetap Kenya sikotoret piik komeng'is en kalyet ak koistoenge poriosiek en kwenutap pororiosiek chemeng'yindos tugul.

Po kamanut misiing boisioni en kokwet si kobor kagiletapge nepo chito anan ko piik cheitunige sikopor kele kararan sopenywan ago po kamanutiet en atkai tugul yependi komeng'yindos icheget